Ngeba chotok sipitalishek chemuuch koechen anan konyoei miyondo nebo cancer anan kemwa kele seriat ko mi akot sipitalit nema loo noto ko sipitalitab Usain Gishu noto kekure moi teaching and referral hospital komi ole kikiser anan ole kikitapan kobo ng'alekab seriat noto kikure chandaria ko chikili ine tukun chechang' anan kemwa kele seriat cheterterchin amu chang' miyonwokikab seriat eng' agenge kora komi sipitalit ne oo noto bo kenyatta konyoei kora anan kochikili ng'alekab seriat ko sipitalishek choto cheechen eng' emenyo nebo kenya nechikili tukuchuto bo seriat akotoreti biik konochingei kole toss kinya anan makinyoei kora kikwai biik kotestai koba lab kechikil konai kole toss nyorugei vaccine nebo seriat asikerutyi

Ngepa ng'alekab kiyakik ko ane ayoki kiyakik chechang' mi kiyakik chetai choto ko tuga anan ko eik mi kora tuga chebo chego mi kora ngokaik mi kora neko ako mii kora nguroik anan nguroshek kemwoe kele kiyakichu kobo komonut kot mising' amu netai ngeba ng'alekab eik ko iche kotoreti akot kobat mbaret kora ngialde inyorchigei rabishek mi kiyakik chotok tuga chebo chego ko yoto ngialde chegoko ko inyoru rabishek kora chego ko omitwokik ana ko proteins kora komi ngokaik ng'alekab mayaik ngialde ko robishek imuuch itui kora mayaik koek ng'wek eng' kiyakichuto tugul anyun kenyorchinigei choto keturek ko keturek kotoretech keyae boishonik chechang' kekole minutik choto ko imuuch ko ndisinik muuch ko ng'wek imuchi ko bandek kora ko imuuch kealde keturek akenyoru rabishek

Ngebe akobo tebutyono ko omitwokik chekiome eng' kokwenyo ko omitwokik chetai ko mi ng'alekab kimiyet ak ng'wek ko achek ko makoi kitepse amakiam kimyet ak ng'wek amu kiboti kora bandek kora nerubei noto keboe kiyakik ako lazima kelu chego kiyoe kora chaik ko lazima ketinye tukyoto nerubei noto komi omitwokik choto muuch kemwa kele lokoek mi akot ketikab avocado mi kora ketikab ndisinik ako choto ko lokoek ko omitwok namba somok cho namba ang'wan komi ng'alekab robwonik mi kora nduma kikere kele choto omitwokik chekeome achek eng' kokwenyo ak kimuche kechop tukchotok kekol kechop keam ko chotok chekeome ako kikecham amakoi kitepse ama omitwoki choto amu kikenaite eng' borwek

Imuch kemwa kele chan ko choto imuch kemwa kele ajali kora matatu kochebcheb koite olekawendi akora Chang en chang'into mi Kila oleitaunen iwendii, kora ko relit koyaa naan boisien sitimet ih lakini ko relit nekile SGR komatindo ajalit ih akwendi ine en banda nebo muutyo ko imuch amwa ale matindo station chechang koimuch amwa ale matatu amuun iche kochang imuch kemwa en kutitab kingereza kele readly available Ako nda Kemboi amakibukeni iwendii kityo oret aginyorchige matatu kosir relit amu

Ngemwa ng'alekab ketesioshek koimuuch kemwa kele keteshiet ne oo kot mising' ko noto nebo maisha ko keteshietab maisha kochomei biik amu mi barak ng'alekab kabarastaoshek ng'alekab keum lokoiwek oko tindoi tukun chechang' eng' ng'alekab shauri mi ng'alekab kora cheketuitos kapchii cheimuuch kokisirgei kora kokochin biik zawadi ab biik chotok cheimuchei kokoek shabiki ne oo kekere kele indoi maisha amu akot yo kaba kila kenyit kikochin kii nekikure tuza award kekere kele noto keteshiet neindoi ing' Kenya amu maisha ko keteshet noto neboishe kutitab Kiswahili kityo imuuch kemwa kele lugha ya taifa ko notok nekikwai kondo amu boishe Kiswahili kityo lukaiut noto nekiboishe eng' emenyo nebo kenya ko noto amune sikondoi iche nekata bo ketesioshek

Ngisup tebutyono imuuch kemwa kele citizen ko keteshiet ne oo korok ne indoi eng' ng'alekab ptang'anyit anan kemwa kele TV ing' yu kochang' biik chekonu lokoiwek ko chito korok neindoi eng' yu muuch kemwa kele momi age kosir Stephen Letoo Stephen Letoo ko lakwetab masaai kokonu lokoiwek eng' ng'omnotet iman nekiwo sukul ngokon lokoiwek inoe iman anan ikose ile chicho kokisoman akomwoun kole chicho kochomei boishenyi ine kokonu lokoiwek ing' oret nemakoi inerech ako meboru kole boiboichin komosta agenge komaboiboichin age ine kochuti lokoiwek eng' oret neikuitos chi age tugul ngikas akot kole korok yetorei sikole Stephen Letoo runinga ya citizen Nairobi ikas iman ile chicho kochomei boishenyi ko Stephen Letoo neindoi